En gimaber ka warito nyithiwa kendo watiegogi maber e yore mag ngima. Kata kamano nitiere gigo ma wanyalo puonjogi kata timonegi tokelonigi mana hinyruok. Gigo machalo kaka tero nyithindo manyiri nyange ok en gima kare ahinya, nikech mae biro keto ngimagi kama ok owinjore kendo ibiroyudo ka jomoko lalo ngimagi koluwre kod kaka ibiro timnegi weche mag nyango. Bende nitiere jogo ma oktime e yo makare kata gitime mondo omi nyithigi kik dhi katedo. Bende mae en gima rach nikech nyathi manyako onego bedni weyo wuongi kendo dhi e dala ma ikende mondo obed kod nyithindo kaachiel kod chuore. Bende mae miyo nyithindo manyiri wichkuot ahinya ka samoro ok onyal yudo kaka onyalo dhi tedo kata gombo sechego ma en kod chuore. Bende nitiere jogo matime e yo moro marach mamiyo nyithindo chuer ahinya kendo ginyalo kata tho.

Alworawa en kama ber ahinya kendo onego bed ni warite, nikech ka watiyo kode marach, mae biro miyowa hinyruok kendo obiro neno marach ahinya. E tiponi wan kod lowo mobiwore machal ka gima en gino ma ikunyo magang' kendo magang' ok en gima ber kata mana e alworana nitiere buche mokunyore mang'eny ma kata dhok kaachiel kod dhano nyalo donjo mahinyre ahinya. Kendo miyo kata lowo mag puodho iywayo kod koth ndalo ma koth ng'eny. Bende ka buru ng'eny biro kelo homa nikech ibiro gogi kod yamo kendo kegi e gwenge mopogore opogore kaachiel kod kelo tuoche. Mae ok en gima kare kata obedo ni itime e gwenge mopogore opogore.

Pur en tich maber ahinya kendo onego bed ni dhano here nikech en ema okelo chiemo. Kata kamano nitie jogo mochaye kendo ok kawe ka gino mankod nengo. E tiponi nitiere kit chiemo mopogore opogore, kendo gin gigo makelo mor kaachiel kod hera ka inenogi. Nitiere kit chiemo machalo kaka nduma, oduma, karat, otungu kaachiel kod alot. Gigi kelo mor nikech gin chiemo ne dhano. Kata bende ka ipoko opoko gi, to inyalo miyo chiayo bende. Nyiso ni chiayo kaachiel kod dhano biro mor ka oyudo chiemo kendo dak ngima maber. Bende nitiere mesa moketgie. Nyiso ni olosogi kendo oketogi kamondisore eka ng'ato omor konenogi.

Ber ka waritore kendwa, nikech ok ji duto rom. Bende ok nyal ritwa kod obila nikech ok wanyal chopo lemono waduto. Omiyo kuonde mawadakie nyaka wane ni waritogi maber eka mondo wadag kod kwe. Etiponi nyiso dala moro ma wuon go opidho maua kendo gineno maber ahinya, kata kamano ok opangogi e yo makare bende ok ong'adogi mondo ginen maber moloyo. Bende en kod waya ma sitima, mae nyiso ni en kod dongruok, kata kamano oonge paro maliw manyalo nyise kaka onyalo pango gike e yo makare.

Bedo achiel kuom jogo manayalo konyo oganda en gima ber, kendo mae biro miyi nying makende kendo ji biro luori ahinya e alwora. Nitiere jogo mosebedo kod paro maliw kendo gisetemo kaka ginyalo konyo jo alwora magidake. Iyudo ka jomoko oguro pi mondo omi jomodakie alworano kik chand pi. Bende gigolo pesa mondo giketgo kata mana sola manyalo ywayo pi koa mabor mondo okelnegi machiegni. Mae kelo mor e alwora nikech ji yudo kaka nyalo modho, pitho kata bende kaka ginyalo pidho jamni makonyogi e ngima makiny. Kendo mae kelo kwe kendo piny bende bedo mang'ich ne jogo madwa puro kaachiel kod jogo maonge kod tije manyalo tiyo. Ginyalo tiyo kod punda mondo omi gius pigno eka mondo omigi pesa maginyalo tiyogodo.

Aero chamolemo kendo ka aneno ga kama olemo otwie, awinjoga maber kendo mamor ahinya. Nikech ang'eyo ni en gino maber gi del, kendo okonyo e dend dhano ahinya. E tiponi aneno mapera mopidhi kata motwi kende e bathe ot moro kendo oneno maber. Kata kamano, nitiere jogo mang'eyo ni ok ohero chamo mapera, nikech mapera ka ichamo to koro ich ahinya. Kendo ka idhi e cho inyalo yudo pek. Kendo samoro bende inyalo chamo mapera to iyudo ka en kod kudni e iye nikech ok inyal ng'eyo. Bende nitiere mapera moko marochere, makata ka ikaye to okinyal pogo kudni kaachiel kod kothe. Kendo mapera en gima mit ahinya nikech kata mana winy bende ohere.

Nitiere gigo moko mawapidho ma tichgi ok yot kendo ritogi bende tek. E tipo ni nitiere pith mar oboke moro e kido mar mogoka. Kendo en yien no ma tich rito ok yot nikech ipidhe e puodho maduong'. Kendo kochopo chieng'no mar gole e ndalo, to nyaka ine ni igole gokinyi kata godhiambo, sechego ma pok chieng' oore. Kendo igole mapiyo to ikete e kikapu moro ma nyalokalone muya mondo kik oyud liet eka mondo kik okethre. Bende ka itere kuonde go midwa use, nego bedni itere mapiyo to ka ichopo onegobedni ipedhe piny to ikwadhone muya, kata ikete kama muya mang'ich nyalo kaloe. Bende kaisepange mondo mi iuse, onegobedni iuse kapok okalo ndalo achiel kata ariyo. Mae biro miyo iuse ka oler kendo ka en gino ma yom ahinya.

Chieng' ka rieny keloga mor, kendo en gima ber ka watiyo e ler. Omiyo jogo matiyo gotieno kata mohero mudho nenoga jogo maok nikare. Kendo e tiponi, amor gi ler maneno kae kendo amor ahinya kaka jal moro opidho lum mabeyo to oketonegi sitima kendo rienynegi mondo omi giyud ler gidong maboyo. Gimoro ka gimoro ohero mana ler kendo kata mana chiemo ka ipidho e puodho to gin kod lum maboyo moging'ogi, ok ginyal dongo maber, gibiro banore ka gimanyo kuma ler nitiere.

Aseneno kata winjo gigo mange'ny ma itiyogodo e wuoth, kendo gin gigo ma opogore opogore kaka nyamburko , ndege , apiko kachiel kod ndiga to kod mamoko, kendo bende nitire moko mitiyogo e dala kaka othiwi, mae en gino maber ahinya nikech okonyo e tingo' gigo mapek ka itiyokode thiang' kachiel kod punda mabiro yuaye kendo en gino maber nikech obiro tingo' gigo mange'ny moloyo ka nga'to otingo'gi kende , kendo bende ok odwa gigo miritego ahinya kaka mo to bende ok okethre e yo mayot ka itiyokode e yo makare.

Gigo ma wageno yudo e ngima wa, samoro wanyalo kosogi. Kendo nitiere jogo makata osomo to ok ginyal yudo gigo ma gisomo e wigi. Kendo samoro ng'ato wacho ni abiro somo koluwore kod tich mar ofis to kata kamano bang'e okoso yudo tijno. Chune mondo mi otim tich matindo kaka sombo pi ka ouso ne ng'ato. Kendo mae bende ok en tich marach. Kata kamano biro miyo chunyi ol nikech seche moko koth chwe kendo onge jalno manyalo nyiew pi e yo mayot. Bende ting'o pi kionge kod gima chalo kaka othiwi kata punda ok en gima yot. Ibiro ol kendo ibiro yudo kata tuoche mag oguro. Bende samoro itero ne ng'ato pi to ok ochuli. Kat omiyi pesa moro matin. Kata onyisi ni iduog bang'e to mano e gino ma igeno. Omiyo ok ahero tijni. Kata kamano inyalo timo tich moro amora.

Keny en gino maber ahinya kendo ng'eny ji gombo mondo giyud jogo moherogi ma ginyalo dak godo kod kwe. En gino mane ondiki ni nyako ne wuog ir jonyuolne kendo noyud wuoi mondo gidak kamoro achiel. Mae nyiso ni ka gidak kamoro achiel onego obed ni gin kod mor ka achiel kod ilo. Tipo ni nyiso dhako moro ma nie keny. Kendo nyiso hera mohero godo chuore kata luor momiye. Omiyo chuore ok nyal chung' mondo odhi okaw chiemo kama okane mondo obi ocham. Kendo en ema okelo ne mondo mi oket ne e mesa mondo ocham. Mae en gima ber kendo kata ka wan gi nyithindo bende biro puonjowa gima ber e kindwa ka achiel kod nyithiwa.

Chiemo ma wachamo, onego tedgi e yo makare kendo ka itedogi mouthore to gibiro kelo chandruok ne dendwa kendo mae nyiso ni chiemo ka chiemo nitiere kaka onego bed ni itede, bende nitiere jogo ma ok ohero chiemo manitiere kod chumbu kata bende samoro ok gicham chumbi chutho, omiyo kidwapuonjo nga'to kaka onego bed no otedo ibiro nyise ni oted kaluore kod jogo ma otedone, nitiere chiemo ma kaitedo onego iketne chumbi matin eka mondo mi obed mamit, bende onego inyise ni oted e sufuria maler kendo oted ka luete ler kendo ka ok omulo gigo ma ok owinjore sechego ma otedo , bende onego oum chiemo sechego ma chiemo chwakore eka mondo kik gik moko molil donj e chiemo.

Kuonde go mawadakie, opogore kendo nitiere gwengego mayom ma ka koth ochwe matin to kata mana ute inyalo ywa kod pi. Kendo kata yien ka wapidho nyalo kethore. E gwenge machal kod manie tipo ni mopidhie maua maber katakamano neno ka gima pi ywaye kendo tiend yien bende neno nikech lowo odhi. Kendo en kama ok nyal gedo ooyaye. Nyiso ni kae en kama onego bed ni ipuro. To bende onego bed ni iloso ne mitaro go manyalo ywayo pi mondo kik pi pong' kuonde go ma opithie. Bende ka igedo nyaka ine ni to en ot mane ma igero nikech dipo ka pi oywayi.

Nitiere gigo ma ok thor bedo e kor gwenge kendo samoro kata ka idwatiyo kodgi, chuni ni imanygi kata iti kod pesa eka mondo iyidgi. Mae miyo ng'eny ji samoro koso gigo magidwaro kata miyo giwuotho mabor ahinya eka mondo gigo ochopnegi. Bende maua mantie kaeni thoro bet e gweng'a kendo ji mang'eny ohere nikech gitiyo kode e lworo udi kata e keto maua maber ma gilosogodo ot. Kendo bende gikete kaka gino ma nyalo keto alworagi nen gima ber. Bende samoro ginyalo tiyo kode kaka manyiwa ka gikane ma otop, bang'e to giruwe gi manyiwa mar duka kato gipitho kode.

Bende isefwenyo ni gimatin nyalo chwanyi kod jalno ma idak e bathe? Kendo mae nyalo miyo kata utamru wuoyo kuom kinde, nikech ok ji duto yudo gigo magidwaro. Kata kamano dhano ok ong'eyo mano. Gima ni e tiponi en kibrit, kendo en gino ma ng'enyji dwaro e ngimagi nikech ok inyal tedo ka ionge mach to mae e gino makelo mondo mi mach oliel. Kendo samoro onyalo tami yudo ma idhi ikwa ng'ato, to kata kamano obiro neni ka jalno ma onge gino manyalo yudo e ngimane. Mae kelo achaya e kindu, kendo samoro iwinjo ka ok iromo.

Gigo ma itimo e ler nge'nygi neno ga ka gik ma nikare, kendo samoro inyalo yudo ka ji wachoni nga'ma ohero mutho en jalno ma ok nikare kendo timbene bende ok ber, e tiponi nitiere gir ler moro ma iluongo ni torch, bende en gimaber ahinya nikech itiyo kode e menyo gigo ma okinyal neno ka mutho nitie bende samoro ionge' kod taya e ot, inyalo tuyokode e menyo mar ot, bende samoro inyalo kawe to itiyokode kata sama iuso ka imenyogo gigo ma iuso mondo kik nga'to kwali, mae nyisoni torch en gino matin to kata kamano onyalo konyi e yorego mange'ny kendo inyalo timo gik moko kata ka ikoso sitima

Pith mar jamni en gimalongo' ahinya, nikech ji mange'ny ma opitho jamni gin jogo man kod dongruok, nikech ibirouso thok, kendo samoro bende inkod thok mago machuo kendo ibiro tiyokodgi e puro puotho moloyo puro kod lweti kata samoro ionge nyalo minyalo purogodo kod tinga, bende thok nge'nygi golo chak mae miyi chiemo makinde ka kinde kendo goli e kwecho, thiang' en gimaber nikech okelonyaka ringo to bende piene inyalo tiyogo e loso gigo ma opogore opogore , kaka bul kachiel kod mamoko , bende tunge jomachon netiyogodo kata kagilosogodo gigo ma ginyalo wuothogodo kata wuoyo godo koluore kod gikgi machon.

Weche mag pur nitiere e kidienje mopogore opogore. Kata kamano, dwarore ni ing'iyo kor lwasi mondi eka mondo ichak tich mag pur. Nikech samoro inyalo pitho to en ndalo oro kendo giki nyalo wang' duto. Bende nitiere moko madwarore mondo mi opidh but aora eka mondo giyud pi mang'eny. Chiemo machalo kaka nduma, chieng' mokwongo mane adhi e ndalo mondo mi apidhe, nayudo ka en tich matek. Nkech odwaro pi mang'eny kendo obudho ahinya. Omiyo sa moro ne aol nikech ne arite ahinya mondo mi ayud gino manyalo chamo. To ne okao kinde mang'eny ka ipime kod oduma. Bende samoro ne apidhe kuma onge pi kendo ne achondora manyo pi mondo mi oyud pigno mang'eny.

Bedo kod osiepe ma unyalo goyo mbaka kendo nyiero en gino maber ahinya. Kendo, mae nyalo miyo utim gigo mabeyo kaachiel kod nyaka maricho. Bende nitiere osiepe moko ma ka iyudo lit eka bernegi. Chieng' mokwongo mane adhi e nam mondo mi ago abal, ne ayudo kaen tich matek kendo ok en gima yot. Ne adonjo ei pi kaok ang'eyo yorego monegobedni iluwo. Ne amwonyo pi kendo ne pi owiya, ne ginyiera ma ok ne agombo timo tijni kendo nikech ne awinjo matek. Kata mana od thieth emane ayudora sechego mane pacha oduogo malong'o.

Ng'eny gik moko oselokore kendo kata mana kaka ji tinde timo tijegi opogore gi kinde machon. Ndalo go mosekalo, ji nedhi aora kendo sombo pii giwigi kachiel kodgi punda, to gi sani ng'eny ji oyaywo pii eutegi kendo gituomo eyo mayot kendo kama chiegni ahinya. Bende nitiere jogo ma oseketo nyaka pii eute ma kata mag luok olore mana ka okgiting'o kata gi besen. Bende mae en gimakare nikech ka iywayo pii mar fereji miketo edala, okibi tuomo mar aora kata mar kisima ma ochido, ibiro tiyo kod pii maler mano ma othiedhi, kendo moketne yath. Bende nitiere jogo ma ose loko tijni kaluore kod gigo mobiro kaka mek sola magiketo mondo oywa pii koa piny moloyo ting'o pii kata tuomo kod kikombe.

Seche moko waketoga ngimawa kamatek ahinya kaluwore gi kaka watimo tijewa. Bende nitiere gigo ma inyalo neno ni ok gihiny dendwa, kata kamano giricho ahinya. Kendo ka iritori maber, ibirodak ngimano makare. Sechego ma itedo ber ka ing'iyori ahinya nikech inyalo wang'. Kendo dwarore ni imanyo gino ma inyalo makogo osufuria mondo kik iwang'. Kata samoro bende, onego bed ni ing'iyo nito gin yore mage, kata okenge mage monego bed ni iluwo sama itedo, eka mondo kik gik moko donj kata mana e wang'i. Tet en gima ber to luwore mana gi kaka itime. Nikech samoro inyalo time to itime eyo maok nikare.

Onego watim tijewa kawachanore, nikech samoro wanyalo timo gino mawaparo ni en gima long'o to ok en gima kare ahinya. Samoro ipidho chiemo ni mondo iyud mang'eny to kara ikethogi. Nikech ibiro pidho kama duong' to tami doyo, kendo mae biro miyo buya ti mang'eny kendo kethgi duto. Omiyo seche ma watimo gimoro, onego watim kaluwore kod teko ma wangodo. Ka itimo matin ibiro yudo gima duong' nikech ibiro lose maber. To ka itimo maduong' mondo mi oneni, ibiro weye mondo mi okethre ka ohingi loso.

Nitiere tije moko maketo ngimawa kama tek ahinya, kendo sama watimogi onego bedni wa ng'iyore. Nikech tich moko kaka kunyo hoho kata kunyo cho, ok gin tije maber ahinya nikech dwarore arita makende. Tijni dwarore kwer, opanga mibetogo kanya, kaachiel kod tarimbo minyalo kunyo godo lowo kiyudo kite mang'eny. Bende dwarore jalno monegobedni ng'iyi nikech samoro lowo yom kendo nyalo diyi ma itho e iye kuno. Omiyo kik watim tijego ma nyalo hinyowa ka wan kendwa. Ber kawabedo joma ng'eny eka mondo jomoko obed ka ritowa kendo ng'iyo gigo manyalo hinyowa.

Gigo matwi e aluorawa duto ok gin gigo ma wanyalo konyorego. Kata kamano, moko nitie matwi kendgi to gibeyo kendo ka in kod paro maber, ginyalo konyi eyore mopogore. Gik moko kaka kuthe, inyalo tiyo godo eyorno mar geng'o chiel, kata puodho kama ok idwa mondo jamni okalie kanyono giki. Bende samoro, ute migero kaka mek chuodho, ka imuono inyalo chuoyo kuthego ka ilosogi maber mondo oket gino manyalo neno ni maber. Bende samoro nitiere moko maboyo minyalo tiyogo egolo kudho moro machielo ka ochuoyi.

Chiemo ma wachamo ilosogi e yore mopogore kendo nitiere jogo mohero gi ka ochwak gi, ochielgi kod moko bende ka obuli . Moko michielo kaka njugu, simsim kod koth budho ikao gi to ipoko gi maber kai to iketo gi e pan kata e sufuria to ikete chumbi matin kata ikete buru kod chumbi to iketo e kendo kaeto isiko ka iloke, mondo ochieg oyor no mowinjore nyiso ni onego kik owang' to ochieg e bethe ne duto te.

Puodho e kamaber mar yudo chiemo. Kendo ka in gi ndalo, in jalno majahawi, nikech ok ibi siko ka ing'iewo chiemo e chiro. Kendo gima odwaro en mana wuok kata golri mar mondo mi iti. Chieng mokuongo mane apidho alot, ne awinjo maber nikech alot en mana gino madwaro pi matin, to odongo. Bang'e iketone manyiwa moro be matin to iyudo chiemo, to inyalo yudo nyaka pesa moro matin. Kata obedo ni idak edala, inyalo uso ni jogweng' gi pesa matin matin, to mano nyalo konyi.

Dak but aora mantiere pi minyalo tiyogo kakidwaro en gino malong'o. Nikech biro miyo itim gik madongo kata obedo ni gitindo tindo. Pidho alot en gino makonyo kendo nyalo miyo idongri moloyo kata jogo matiyo tich mar sirikal. Nikech en gino madwaro mana manyiwa kata mana mag dhiang' bang'e to obiro dongo. Ok ochuno nyaka inyiewne gigo man gi tekre mang'eny. Bende pi odwaro mana matin ma isiko ka iolone to bang'e obiro dongo maber ahinya. Kendo en gima ber nikech inyalo yawo ohala moro ma itimo koluwore kod ng'ado alot ne ji mabiro miyi pesa. Kenda biro miyo aluora onen maber ka ipidho alot nikech ji biro gombo tiji kendo gibiro neni kaka ng'atno ma ja tich matek.

Samoro ngima bedo ga matek. Kendo ok en gima long'o ka wayiero tijego ma watimo. Bende gino ma intiere go e ot nyalo konyi e yore ma moko. Ka po ni in gigimoro manyalo chalo kaka wheelbarrow kata in kod gino ma nyalo timo tich moro amora, ber mondo mi igole mondo imiye tich. Nikech ka itiyo gi giri ma in godo, ber moloyo kwecho. Kendo gino nyalo konyi e ngima ni ma kawuono kata e ngima ma kiny. Samoro inyalo sombo ne ji chiemo kata misike gi ka itiyo kod wheelburrow mari to mae biro keloni pesa. Kendo biro konyi e yudo ngima mayom. Bende inyalo sombo ne gi pi kata inyalo tiyogo kwondego migede ka iting'o low ka achiel kod kwoyo. Mae en gima long'o kendo biro miyi tich.

Ng'eny ji osewuok e ngima ma chon kendo sudo e kidieny machielo mar ngima ma sani. To ngima masani en ngima ma nikod gigo molony kendo mag jogo mosomo ma ng'eny gi tiyo kod teko sitima. Ma onge gino ma nyachon ma sani inyalo yudo ka ji tiyogo. Bende e tiponi nitiere gino matiyo gi sitima miluongo ni fan. En gino ma itiyogo e kwadho muya seche go ma in kod liet. Kendo inyalo kete e ot mondo mi okelni muya mayom kata mang'ich seche go miwinjo ka in gi liet mang'eny ahinya. Bende samoro nitiere jogo ma kete mondo okudh buru e gigo ma ok gi nyal yweyo gi pi mondo e ka kik gi kethre.

Seche moko wabedo ga gi kuyo ma wagomb kata gino manyalo miyo wanyier. To ok en gima yot ka iyude ka ibet e ot. Kendo dwarore ni iwuog oko eka mondo ine gigo mabeyo beyo manyalo lombi kata manyalo miyo chunyi mor. Tuke moko nitie makelo mor kendo sa ma inenogi inyalo nyiero kendo ginyalo mori ahinya. Mor manie tipo ni gin jogo mapiem kendo en gima ber ka ji opiem nikech ibiro ng'eyo jaloch. Kendo ji ineno ka mor kendo giweyo tijegi mondo gi bi gine. Kendo ineno ka nitie nyaka joma oidho e wi ot. Mae nyiso ni gin kod mor kendo gigombo ahinya mondo ging'e ni to jok ma gidak go gin joma chal nade to ginyalo timo ang'o?

Tich mar gedo en tich maber ahinya kata kamano en tijno matek, kendo samoro iyudo ka ji gero ute maboyo ahinya mamiyo ji nyalo wuok malo malwar kendo lal ngimagi. Mae miyo ok ahero tich mar gedo kata obedo ni en gi pesa mang'eny ahinya, kendo en tijno ma ng'ama nyako ok nyal timo ahinya nikech otek kendo iting'o gigo mapek ka itiyo kodo eot no. Bende nitie moko ma iketo ka ochung' kuondego mantiere hinyruok kaka kuma nitiere kite maboyo kaachiel kod sitima ma nyalo goyo ng'ato matho. Kata tim gimoro marach kaponi seche ma iloso ot.

Jamni ma wapidho nyalo konyowa e yore mangeny. Kendo ginyalo konyowa e yore mag pur ka watiyo kod manyiwa margi. Bende e tipo ni nitiere puodho moro ma olos maber ma o olie manyiwa kendo idwa pithie to ipitho e yorno ma ondisore ahinya. Kendo en kama idwa pidhie gigo ma ok dwar chieng' omiyo igero ne nyaka ot mondo oket ne tipo maber kendo oket gi e laini maber ma ogo gi tol. Mae nyiso kaka lony mar pur osechako kadwa lokore.

Puonjruok ok en mana e sikul kende. Kendo inyalo puonjo ng'ato ang'ata mana ka en kod dwaro mar ng'eyo to onyalo ng'eyo kata obed mana dayo. Bende puonj luwore kod gino ma ng'ato gombo e chunye. Nitiere jogo madwaro mondo ong'e kaka ginyalo puro e yo manyasani to gi onge gi jogo molony e weche gi. Kendo mae miyo kata gin gi puodho to nindo ma ok opure. Kidwa puonjo ng'ato kaka onyalo pidho cham kata gino ma odwa loso go ohala, ber ka inyise ni onego bed ni en kod pi ka achiel kod manyiwa. Bende inyalo nyise lowo no maber monyalo pidhoe cham. Nikech nitiere moko ma cham ok chiegie to alode e ma chiek. Bende luwore kod gino modwatimo kod gimopidho no. Ka en mar ohala nyaka opidhe kama duong'. To ka en monyamo obiro pidhe mana matin.

Chwako chiemo ma chiegi ma ket e mesa mondo ji ocham ok en gima yot kaka joma ng'eny pare. Kendo onyalo kawo seche ka pod ilose kata sa moro onyalo tamore chiek kakidwaro. Bende tipo ni nyiso rawera moro ma wuoi ka i kod mach mondo mi oliel eka mondo ochwak chiembe ma oketo e kendo. Kendo mae nyiso ni otiyo kod yien ma numu e momiyo ok giliel e yo mayot. Bende chiemo mo chwako ni, en e kit rech. To ok ochwake e yo malong'o nikech oolo ne pi mang'eny ahinya to kendo bende ok oume. Mae nyiso ni kata gigo molil nyalo donjo e chiemo ni. Bende kata buru ma okudho no nyalo donjo e chiemo ni ma chide ahinya.

Gigo mabeyo kelo ga mor kendo ng'eny ji ohero gik maber kendo marieny. E tipo ni, gigo makelo mor en kaka chieng' marieny mayom kendo piny olando ahinya. Kendo japur opidho waru maneno maler ahinya. Kendo gichako golo maua nyiso ni bang' ndalo matin obiro golo waru to obiro chiemo maber kata obiru yudo pesa ka ouso gi. Bende ok mana waru kende to opidho nyaka oduma monyalo yudo mobulo ka achiel kod morego. Bende opidho lum mabeyo maneno ni en kod dhok kata en kod chiaye machamo lum. To e got malo bende opidho yien mondo kik lowo ma a malo din gigo ma opidho ndalo go ma koth chwe mang'eny.

Ng'eny ji ok ohero mondo gicham kit chiemo achiel. Mak mana ni ok wanyal yudo gigo duto ma wadwaro kata bende ok wanyal rom waduto e piny. Kendo nitiere jogo machamo chiemo mabeyo ka girango nyaka kaka onego bed ni gichamogi. Gichamo olemo mopogore opogore, kaachiel kod chiemo. Eka nitiere jogo machamo kuon kod alot pile ka pile nikech mano ema ginyalo yudo. Bende nitie jogo mariyo kech nikech otamogi. Kendo nitiere jogo bende machiemo dichiel kendo ok gine chiemogo pile ka pile. Bedo kod pesa en gima makare nikech ibiro chamo gino ma idwaro. Ka gin olembe, tichamogi pile ka pile, kendo ibiro chamo gigo mochiel kod gik mopogore opogore.

Ng'eny jogo mosebedo madongo, ok ne giyudo somo manyasani, kendo kata lony mabiro sani, gin gigo manyalo buogo gi. Kendo iyudo ka kata ka giyudo gigo manyasani, ok yot mondo ging'e tiyogo mapiyo. Kendo nitiere kata mana kendo kaachiel kod gik tich mag ot mabiro manyasani. Mae kelo chandruok nikech gionge kod lony mar tiyo kodgi. Chunogi nyaka gimany jogo manyalo tiyo negi kata konygi kod nyithindo ma ginyuolo kaeto gipuonjo eweche mag somo ma nyasani.

Weche somo en gima ber kendo ji somo ekidienje mopogore opogore. To gisomo gigo bende ma opogore opogore. Mae nyiso ni ng'ato kang'ato masomo, biro bedo kod lony eyor gino ma osomo. Bende biro miyo obed kod tiegruok kendo ochualre e ohinga moro machielo manyalo tere nyaka e mbalariany. Bende kae nyiso buge man kod teko kaachiel kod lony eyore mopogore opogore ma nyithindo kaachiel kod jomadongo somo mondo mi eka gibed kod lony eyorego mag somo.

Mor mar keny en yudo nyithindo kendo dak kodgi gimor. Bende en gimaber kawapuonjogi gigo ma ginyalo timo e ngimagi ma pile kapile. Bende etiponi nyiso nyathi moro ma rawera matimo tij luoko lewni kendo oomo nyaka pi mondo mi oket machiegni eka mondo mi oluok godo lepegi. Bende nitiere chiemo moketne machalo kaka rabolo manyiso ni ok oweye kech, kendo kata ka otimo tijene, to bang'e obiro chiemo. Kendo en rawerano ma ong'eyo tich ma otimo. Kendo ineno ka oketo pache duto e besen ma oluoke mondo one ni oluoko lewnigo maler ahinya.

Aluora mawadakie onego waket maler. Kendo samoro onego bed ni wakao sechewa, wayueye kata waluoko kuondego mawaninde kaachiel kod kuondego mawabete. Nitiere jogo ma kochiew gokinyi to ok gipedh kitanda. Kendo mae en gino maok nen picha maber. Onego ipuonj ng'ato kata nyathini ni ka ochiew gokinyi to oneno ni opedho kitanda ne maber kendo oketo nyaka onget kanyo mowinjore maok ywa piny. Eka mondo onind kamaler kendo obed kod ngima makare. Nikech ka oweye ka oyugno to bang'e ka odhi nindo to samoro ool ok onyal yudo saa mopedhe godo. Omiyo onego opedhe gokinyi ka eka ochiew mondo ka odhi nindo gotieno to oyud tich mayot.

Jonyuol onego bed nipuonjo nyithigi kaka onego gidagi eka kagiwuok oko to ok gibi kelo wichkuot, nikech nitiere jomoko mapuonjo nyithindgi e yore maok owinjore. Mae miyo kagiwuok oko kata ka gidhi nsomo oko, to ok ginyal bedo kod rieko mane onyuolgigo kata rieko mar dala. Bende gidhi mana manyo riekono mar skul kende. Nitiere jogo maok ler kuondego magidakie kendo gitero nyaka lilgi kuonde magidakie gi ji mang'eny kaka e skul kaachiel kod kuondego majiodakie kaka kuonde mopangi. Bende mae neno skul moro ma nyithindo odakie to ok girite eyor ler kendo gilil ahinya ma gimoro amora iyudo kama oketie ok en kama long'o. Bende mae nyiso ni kata kuonde magiaye olil kendo onge ler matimore kuro.

Bedo e achiel en gino makelo mor kendo onego bedi ni wanyiero seche duto. Nikech kawaonge kod lit, kata ka onge jalno moweyowa en gino maber ahinya. Kendo tiponi nyiso jogo maneno ni gin jodak makamoro achiel kendo nitie gino ma oor negi e ong'ue yamo. Gimor ahinya kaginene, chalo kagima en pesa ma oorni kod achiel mar jodak gi. Kendo ineno ka ginyiero nikech en gino malombo ahinya. Kata obedo ni gin epuodho gipuro, chunogi mondo giwe tich mar pur eka mondo gine ni to en ng'a kata en gimane ma oor negi e ong'ue yamo kae.

Tije mang'eny ma watiyo ekindegi gin tije ma olony kendo ng'enygi itiyo kod masinde matiyo kod sitima. Bende mae miyo watimo tije mang'eny esechego matin. Kendo tich matiyore e tiponi en tich mar luoko kom. To komni ok inyal luoke kod pi nikech biro kethe. Omiyo ikudhe kod muya manyalo kete maler, kendo golo gigo mondonjo eiye kaka oluenda. Mae timore kaluwore kod tiegruok ma jalni nigodo eyor ler koluwore kod somo masani. Kendo ineno ka en, gi en kama ok nyal oloe pi nikech ka iolo pi edier odni to inyalo kata kier ma igori piny.

Ji duto ok odak e kiwangi marom. Kendo nitiere jogo modak e ngima mar chandruok. Gidak e utego maricho nikech gionge nyalo mar dak kamaber. Kendo gitiyo tijego maok beyo ni joma moko. Chieng' mokuongo mane akuanyo gik moko mondo mi adhi aus, ne en tich matek nikech, ikuanyogi kamolil kendo kama ng'ue. Ok bende mana mano kendo to inyalo yudo tuoche nikech imulo gik mochido, to kata kamano bende, gik moko nyalo chuoyi. kendo en tjno marach ahinya nikech imiyi pesa matin nikech gik moko kaka chupe kaachiel kod kalatase ok nyal keto ratil ma malo ahinya. Kendo mae miyo imiyi pesa, to iriyo e chieng' kendo ichandori ahinya.

Bet kamanitie arita kwe en gino maber kendo ng'enyji gombo. Kata kamano, ok ji duto inyalo rit kod obila nikech gibiro dwaro mondo ochulgi to waduto ok wanyal chopo lemoni. Kendo ber ka iketo arita kwe mari kendi ka ipidho gigo machalo kod gwok. Nikech gwok en gino maok dwar chiemo mang'eny, bende samoro onyalo kata mana chiemo dichiel kende to oriyo kamano. Kendo bende, en gino maber ahinya gotieno nikech obiro nyisi gigo maricho madonjo e dala., kendo bende inyalo wuotho kode ka inyise, kata ipuonje gigo midwa mondo otim. Kendo gwok en gino maber nikech ok onyal chamo gweno kata ketho giki ka ok en kod tuo moro amora e dende.

Dak eot maduong' kaachiel kod chamo mabeyo, ok en gino ma oromo ahinya. Kendo inyalo dak kama tin kata eot moro marach, to idak maber kendo idak gikwe. Kendo etiponi nyiso jal moro kata nyiso ot moro ma ji odakie. Kata kamano, chalo ni gionge kod winjruok kendo gipiem e tije. Mae nyisoni kata ng'ama nyalo pango odni onge, omiyo jikon chalo mana kaka kar yugi mowitye gik moko nikech oonge kod chenro maber mopange godo. Kendo mae nyiso dak magidak go, en dak maonge winjruok. Kendo onge kaka gidak kod mor kata obedo ni gin gi gigo mabeyo ma ginyalo tiyo godo.

Gigo ma wapidho kaka jamni dwaro arita. Nikech kaok iritogi maber, to gibiro wuok kendo manyo chiemo kendgi kaachiel kod pi. To mae ok en gima owinjore nikech ginyalo dhi giketh gik ng'ato, kata gicham gigo ma ok owinjore kapo ni ok ing'i gi. E tipono nyiso dhiang' kata dhok ma opidhi. Kata kamano wuon gi ok ng'igi eyo makare kendo chunogo mondo gibi gimany chiemo e taka moro mopukie yugi. Kendo kae ineno ka onge lum, nyiso ni gichamo otas kaachiel kod gigo mamoko. Mae nyalo miyo gicham gima ok owinjore gi dendgi, kendo ginyalo tho. Kata seche ma iyang'ogi inyalo yudo ka ring'o ma gin go ok gin ring'o malong'o kaluwore kod gigo ma gichamo.

Kochakre ei oganda luo nyaka oganda mamoko, gin kod chikegi kaachiel kod timbegi magihero timo sechego ma gin kendgi, kata magin kod mor kata bende seche ma gin kod lit. Kendo etiponi dwarore gigo machalo kaka tung dhiang', rangi ma gibukore go, lewni magiruako mopogore kod magiruakoga pile, arungu molos kod yien kaachiel kod gigo machalo kaka pien dhiang' kachiel kod yier magitwerego, kata girwako sechego magitimo gigo ma gidwa mondo gitim. Bende en gima ber ka iluwo chikeu mondo kik itim gigo mopogore kod gigo ma owijo utim.

Somo en gino maber ahinya kendo ok onego wayier jogo mawatero e skul. Obed nyako kata wuoyi, duto onego bed ni somo. Nikech bang'e gibiro yudo gigo ma gidwaro. Kendo ka itero gi e skul, gibiro yudo mor nikech gibiro dak kod nyithindo wetegi, kendo ng'eyo ber mar dak kamoro achiel. Bende e alwora mara nyithindo somo pile ka pile. Kendo mae en gima kelo mor nikech ok giyud sa mar timo timbego maok owinjore. Kendo sama gidhi e skul,. en gima ber nikech giyudo sechego ma ginyalo puonjore kendo yudo gino ma gidwaro engima gi makiny. Bende jopuonj yudore nikech nyithindo bende wagolo mondo odhi osom. Mae miyo jopuonj yudo pesa to bende gibedo kod lony ahinya.

Ka onyuoli, ber ka imor kod gweng' ma iyudorie kata dalano ma iyudoriye. Nikech ok en in ema nioro mondo mi onyuoli, to Nyasaye ema oketi kanyo. Kendo mae en oganda mar jo Maasai ma odak e gweng' ma gintiereni. To nenore ni mae e kitgi gi timbegi ma gigedo godo kendo nyithigi bende neno ni ok oher rwakne lewni nikech samoro gionge kod nyalo kata gin kod lony ni nyithindo onego bedni wuotho kamano ka jomadongo ema onego bedni rwako nanga.

Ka isomo, ok onego icha joma moko. Bende nitiere jogo ma kagineno ni gihingo jowetegi, to sunga makogiga ahinya. Kendo mae ok en gima long'o. Omiyo ka in kod lony e gimoro, onego ipuonj ng'amachielo, eka mondo en be obed kod ng'eyo. Kidwaro puonjo ng'ato kaka onego odonj e mbui, mondo oyud kaka onyalo wuoyo gi simu kata okano pesane e simu. Onego inyise ni obed kod nambane mar opande, kata obed gopandemo elwete. Kendo olu yorego mowinjore e simu kanyo. Ka osomo gigo ma ondiki mondo kik idi gima opogore. Bende onego ondik nyingene mantie e kipande kendo kik ondik mopogore. Eka mondo gidonjre kod gik ma idwaro

Oganda manie pacho ka, gin kod lony eyor loso gik moko. Kendo inyalo yudo ka ng'ato oloso gimoro maneno maber ahinya. Kata kamano, in ok inyal losogi. Chuni mondo mi inyiewgi eka mondo ibed kodgi. Kendo e tiponi nyiso oganda moko machalo mag jo Maasai, kagiloso gigo mabeyo mitweyo e lwedo, e ng'ut kata bende inyalo rwako e tiendi to nyiso ni giusogi e yorno modimbore emomiyo gibet kagi opangore. Kendo gimor ahinya nikech bende gineno jonyiepo moa e ponje mamoko. Kendo mae nyiso ni gibiro yudo pesa mang'eny, nikech jogo moa e pinje mamoko mor ga kaneno gigo molos kod lwedo kendo giheroa kaji tiyo matek bende.

Tiyo gi mbui en gino mayot ka in kod lony eweche somo. Kendo mae miyo wabedo kod kwe kaachiel kod mor nikech kata ka ikano pesa ni moro e simu, to onge jalno manyalo kwale nikech in kendi ema ing'eyo nambano ma ka idiyo to pesa nyalo wuok e simbi. Kendo bende simono in ema in godo pile ka pile. Mae en jal moro molony e weche mag somo, kata ong'eyo gigo matimore e simu kendo oketo pesane moro kata odwa golo pesane moro e simu. Kendo obiro e dukano machiegni kode mondo mi otim kamano. Mae en gino makeloga mor ka in gi giri moro minyalo tiyogo maok ikwecho.

Somo en gimaber kata kamano, ok onego warit nyaka wayud tijego ma wasomo ewigi. Nikech samoro ok ing'eyo ka gima isomo ewiyeno nikod tich. Bende onego wabed mana kod paro maliw mawanyalo paro godo gigo matindo mawanyalo timo e aluora. Kendo tich kaka mar piago pala, en tijno mayot kidwa mondo ing'eye. Bende onge jalno mabiro ketoni ni ochuno nyaka itime. Nikech en tich mar ng'ato owegi. Bende pesa miyudo matin no, en mari to ok irit mondo mi ochuligo edwe, to ka itieko piago pala, imiyi pesani e lweti to idhi mbele kod tiji. Mae miyi tich mayot mar pango giki kendo tiyo gi pesani kaka idwaro.